Miten anyun kelchin nebo barak missing keboishe muswongnotet nebo kasari keminei akot mbaret anan keribei akot tukuk cheu kiakik ko inyoru anyun eng kasari bo raini ko kikoit moshinishek chebo barak amu nito ikere tingok chetinyei muswongnotet nebo barak ako nito kokoini kobotindet kobat akot mbaret neo mising mau atkinye keny ki mamii mashinishek chuto ako ki nyolu ibat mbaret nemining mising kora ko ikere ile boishet ap muswongnotet kebise ketik eng imbaret ko kikoyai akot kobwa ketichuta kekole eng chokchinet ko ikere ile nitok ko kikoyai anyun biko konyor keset neo mising eng minutik kwach chemiten mbar ako kikoyai anyun kobotik kotesetai eng maendeleo nengwany.

Eng' petusiek anyun chepo raini ko kigotech serikalit sugulishek che echen chepo parak chechang' mising' ako inyoru ile chang' kipsomaninik mising' kot chependi sugulishek chutok po parak ko anyun eng' petusiek chepo raini ko sugulishek chupo parak mising' chutok po univasitisiek ko igere ile makotinye komanut neo mising' makou atkinye po keny ko petusiek chepo raini ko igoigoi sigik chechang' anyun anan ko piko chechang' kopa anyun lagok kwach sugulishek chekinetegei boisiet cheu ketekso anan kenap ngoraik amun inyoru en sugulishek chutok ko kokakenet anyun lakwet agobo boisionik chutok ko icheket akot ndamang' eng' sugul ko nyikonyoru kasishek anankosergei akot icheket kasishek ako nitok koyoe icheket komanyalilat mising' kou chun alak.

Ko anyun itinye chito boishet agetugul ngoka nebo tekset anan kenam kiy agetugul keboishe anyun keut ko kararan mising itinye chito karik che tektoi eung'ung yo iyoe kasishek chutok ko anyun miten apronishek cheterter che cham keboishe kelokchini keunek yo iyoe kasishek akot nda chebo tekset ko anyun klovishek che cham kelochi keteche korik ko cham ko nyikisen mising ako yo inome akot tukun cheu koik ana ko karnok ing'eti ko inyoru matilin akot kou chito no kanam eng keut puch ko kora komito oratinwek che mokotin inome karik chuto asimaimuch icheket koumisan bortangung anan ko eunek kuk iibe tukuk chuto amu kararan mising iribe chito borto ng'ung' kokelach karik che ter ter anyun.

Ko anyun ngengalale biiko chu punu Somali ko igere ile ateposhek che kwach komaterchin ak chekiche kipo keny tokotinyei icheket atepto neu noto bo atkinye keny amu inyoru akot eng betushek chebo raini ko cham icheket cheu akot murenik kelochikee ko tigere ile ilochi ngoroik cheu marindok chekoen ko tokokerkei ak atkinyet keny kora igere anyun mito ng'alek ap kotunishet nebo chepyosok ko kiatkinye keny ko kiituni icheket chepyosok chesirei akot oeng ko inyoru kora akot eng betushek chebo raini ko icheket ko tokoyoe oranatak kora neteketuni chepyosok che chang ko nitok igere ile mawalak kiy mising eng ichek ak atepto nekinye ng'wai nekipo atkinye keny.

Ingwek ko tukun anyun chebo komanut mising anyun amun inyiru anyun mi ingwek che terter ako yaei anyun kasisiek che chang mising ak boishet neo eng portayok komugul. Ko ingwek anyun komito chebo kiogaa cheu akot isagek, anan inyoru cheu isochik, ko tinyei komonut nebo icheket kotes akot korotik eg porwekchik. Kora ko mito cheu spinach kora chetesei koritik. Kora ingwechu, kotinyei kora komonut mising amu cham koyoei anan iuni moatinwek chok ako nitok kiyaei komakone h akot kewelwelutik alak tugul yo mito koyaei kasit porto ko shokoni amitwagik eng moet.

Cheko anyun chekaki kee kobunu tuga ko anyun makararan mising kelu chechuto kotomo kebo ko anyun teta yo mito akot kiwanjet anan yo kokitilchi suswek cheu marurek akenyeke tonatonchi ko cham akot tuchuta koamiashei eng bii ko inyoru ile amei icheket akot anyun tukun che chapu mising ako nito ko mokoi kochut borwek chekwaket ako ndanyo anyun kobotindet anan ripindet nepo tuchuta akokey chechuto ko mokoi inyoru anyun mito sumdo chechuto ako atkikey chito akilu kotomo kebo konamin anyun korotwek che chang mising cheu akot brucellosis ako koroito nito koya mising ako ngonamin komochei konyoiset neo mising.

Cham anyun komito nyikisindap porto che ter ter miten anyun nyikisindo nepo borto nemi barak mising ako miten anyun nyikisindo nepo borto nemi ng'weny miising ko cham anyun ko kararan itinye chito nyikisindo nemiten kwen ko inyoru biko chetinyei nyikisindo nemi barak mising ko tinyei kaimutik che chang mising cheu akot kotembeanio anan koyai kiy agetugul ko chemii ng'weny kora mising ko inyoru ile tinyei mionwokik akot akichek che ter ter ako nito ko tinyei icheket koimutik che chang ko anyun cham ariptoike ane asimawo ng'weny mising portanyu ko cham aame akot amitwok che ter ter ako chekono anyun ripet ap kee eng borta nyu ko nito ko yoaa aripkei asimalany mising nyikisindo ap borto ako marek mising nyikisindo ap borto nyu.

Lokoiwek anyun che kiakas ane chekobo wikit no kosirtoi ko chekobo anyun meet chebo lakok chemengech mising ko chutok ko chekakisichei ko nito inyoru ile kimwoe biik ap anyun keteshonik koborostoi kolen kichongionchini mising akot boishet nebo anyun biko chemii kasit ko kimwoe kole icheket ko mo ikoini icheket anyun boroindo anan korip mamaishek chuton akoi koro kole mito komie mamait ak lakwet ko mwa icheket kole nito ko yoe komeiyo lakok che chang mising komii hospitali ko kimwa anyun serikali akokon kakwautik chekoromen ako atkenyor chito neribei mamait akomaikoini anyun ripet nekararan keipchini hatua ako nito ko kiy nekararan mising.

Miten oratinwek che ter ter chemuch koyai ketesiet olekepire kurait asikokirinda ng'elelinik akoma ngem biret ap kuraishek ko anyun muuch kocheny icheket ripik cheripei anyun ketesiot nito ako kora koboishe icheket muswongnotet neikwenyi asikolil biko tugul cheyoei boishoni ko atkeboishe muswongnotet nito kilile biko ko inyoru yutok ko ng'elelinik che chang mokoi koiwei ako amu atkenam icheket ko mokoi kemut anyun kap askarin akerotei inendet ako kora komito bichuto ripei cheu akot askarik ko nitok ko ibu anyun kaliet akoterei ng'elelinik chuto asimoip asenet eng ketesiet nekipire kurait.

Oret ak boisyet anyun nebo IEBC kochang mising eng biretab kurait ,ko anyun inyoru IEBC ko icheket cheyoe banganutik akobo biret nebo kura eng emet nebo Kenya, ko icheket ko che chenge bokosisyek akochob icheket kartasishek asikoib icheket koba anyu kebeberwek cheterterchin eng emet nebo Kenya, koraa ko icheket ko telelchin biretab kura komugul eng emenyon ko ndakakebir akot kuraishek ko icheket ndakakenyor kabelik cheteterchin ko bwane icheket anyun nyekobarastoe akobo bik cheka ibel anan kakibirchi kura ako niton ko kasit nywan.

Kikotoret eng loindo neo mising sokat akot kokwet kotestai eng bandaptai amu inyoru akot kiketekchi sukul koot nebo sokat asikopwa lakok nyokonetkei icheket akobo ng'alechuto bo somanet keboishe sokat ko nito igere ile kokeser akot mwalimuek che chang asinyokonet lakochuto mengech boishet anyun nepo sokat eng somanet ko kora inyoru ile koko testai biiko akot eng ng'alek chebo olishet amu icheket ko boishe eng kasari anyun sokat asikwale tukuk che ter ter ko nito ko kikoyai akot biiko makonyolchin icheket koba akoi taonishek asikoal tukuk olee sokat akeipchi icheket kopwa akot akoi kurkat.

Boishet anyun chebo video ak tienuokik ko tinye anyun kebeberuek aeng cheterterchin, miten miten anyun kebeberta nebo kamanut akomiten kebeberta nemakararan ko anyun inyoru Ile video ak tienuokik en kipsomaninik miten kararanindo amuun mi video che ko magoikonet icheket akotes ng'amnotet neng'ung'et komito anyun tienuokik chebo kalasunet che ingokas ko kararan angokra komito anyun tienuokik cheyache chemalchin kogas kipsomaninik Ako kora komito video chemo kararan che infoker icheket konge'eme akot sabet neng'ung'et ko anyun boisiet chebo tuguk chuton aeng komito karanind Ako kora ih komitho yaitiet neng'ung'uan.

Eng boishet anyun nebo kechop omitwokik ko eng betushek che chang ko inyoru boishet anyun biiko kwenik kololee maat asikochop amitwok ko anyun cham kwenik keloli ko tinyei iyet neo mising ako inyoru anyun ile iyet koibu anyun sumbuanet neo eng borta nebo chito ko inyoru akot eng lakok chemengech ndachil iyet nito bunu kwenik ko igere ile tinyei kaimet neo mising makerkei icheket ako nitok ko yoei koek anyun garamet neo nebo sikindet amu yochei komut icheket sipitalishek che ter ter asikonyor akot lakochutok makokerei komie konyoiset ne kararan ako nito ko ikoini anyun sikindet bandapket anan kowekta let sikindet.

Akobo anyun kaenet nebo serikalit akonyokonet anyun biko chebo mung'aret anan ko barnetik akot chemochei kotoi mung'aret ko ikere anyun ile koip anyun kongen anan kowekta biko akot chebo mung'aret let missingkot amun ikere ile mito akot oratinwek chekoinem serikalit ako nyolchin nyokonet icheket bichuto bo mung'aret tupchekiyoitoi boishet nekakon anyun serikalit ako nitok ko nda iyenkee anyun serikalit anan mashikobwa icheket eng chokchinet ko akere ane ale kowekta biik let missing eng boishet nito bo mung'aret.

Miten anyun kerichek chechang' mising' chemi emenyo nebo Kenya chekeboishe keune keunek ko agenge eng' kerichek chutok kiboishe eng' kaunset nebo eut ko neu akot hand sanitizer ko inyoru anyun nito keboishe keune keut ako muuch iun anan inde keunekun sait agetugul ko anyun ki atkinye kindabit koroito nekibo korona ko kikararan mising' itinye chito eng' loleng'ung' akot kerichondonoto ko kingikat akot chi agetugul ko inde anyun keunekuk anan iune keunekuk keriche choto ko kibo kamanut mising' amun kitilotili anyun korotwek chitok kibo korona ako kyenyoru ile chito nekiboishe ko kimakonomei anyun korotwek chuton

Eng biret anyun nebo kuraishek ko kikoyai anyun keteswek che ter ter chin asikenai tukchetesetai eng biret akot notok nebo kuret ko eng keteswek anyun chu kakimwowech eng yutoyu ko eng kerunenyu anyun ane ko kikotoretech mising kot amu inyoru akot yo imoche chito irup akopo anyun biret noto nebo kuraishek ko cham anyun kondeni biko ketesieshek chuto ako much irup kongeteke kokakipir kuraishek chuto akoi anyun kokapwa afisaek chepo anyun IEBC nyokotangasan anyun chito nika shindanis eng biret anyun nebo kura ko eng kerunenyu ane anyun ko ketesieshek chuto tukul cheka kimwawech ko yoe anyun kiy nebo komonut mising.

Kaunset anyun nebo keunek anan ko eut ko kii nebo komanut mising' ko anyun inyoru chito ile yokeun keut ko iisti anyun kutik tugul chemito keut anan ko sumto agetugul nekamito keut ko yuto ko imoche akot iomishe akiun komanomin korotwek cheterter anan kwamin akot moet ko noto kobo kamanut mising' eng' sobenyo keun keunek yo imoche iomishe anan kokeimong'u akot chito eng' kapchoit ko ane atinye anyun karaishek chechang' mising' checham aune keut eng' sait age tugul nekamach ako nito ko kikotoreto ako manama mionwokik chechang' mising' chebo mootinwek anan cheibu chapuk chemi eunek

Ko anyun eng betushek chebo raini ko kikeker kele serikalit eng kasari ko kikochesane mising chepkondok ako yuto kikere anyun kele yoo chorset missing ako biichuto chore anan ngelelik chuto chore chepkondok ko biko chekikipirchi kurait ako icheket ko kandoik chekata yochei kotoretech eng bandaptai nebo emet ko kiy anyun ne much keyai asikokirinda ng'elelik chuto asimatokochor chepkondok chepo anyun biik ap emet ko kararan keboishe anyun mtindoit ne ngimoche iboishe chepkondok isere anan kiporu tukche nyiyoe chito ako ndakaitar chito iyoe boishet noto imwa akiser ile kokiyai ne ako iboru ne kole kweboishe chepkondok chotok.

Eng' anyun betushek chebo raini kikere kele emenyo nebo Kenya ko kokoromit sobet mising' ako kikere kele uchumit nebo emenyo ko tikolonyei barak mising' kot ko anyun mito boishonik cheterter chekororonen akot ngii barnotik anan ko chi agetugul ko muuch itou ako nito kokonopten eng' bandaptai neng'unget ko anyun eng' biko cheu neranik chemochei kotoi icheget mung'aret eng' emoni ko kii anyun netos amwochi ane icheget ko kokilgei ako yaat mung'areshek cheterter ngokacheoldoi kwonik anan ko cheyoei akot kwalda ketik koyat icheget amun nitokolondoe boisheng'wai ako muuch icheget kwoljikei tukuk chemochei icheget amu atkokeny keser kasit komanyoru icheget eng' betut nebo raini eng' emenyo

Ko anyun atkinye kikichikili anyun koroito nebo korona virus ko kimiten anyun karik anan ko mashinishek chetinyei muswongnotet nebo barak nekiiboru akot ngitonye chito koroito nito po korona virus ko anyun ko kimito mashinishek che kiiboru akot maat nebo bortap chito ko nitok ko kingitinye chito maat nemi barak mising ko kimashinit anyun nito kiboishe ko kingoro kole tinyei chichi maat nemi barak mising ko kirirei anyun mashinit nito ako kiserei anyun maat nebo borto nebo chito ako yuto ko kikinoe anyun kele chichito komioni akotinyei anyun koroito akonito anyun ko kitoret emet nyo nebo Kenya kenai biik che chang mising chekitinye koroito.

Boishet anyun nebo condom anan mpirochuto ko kikoyai kiit neo mising' eng' boset nebo ukimwi ko anyun inyoru biik chechang' koyoei chomyet ako boishe mpirok chuto ko kokirinda miyonwokik cheterter kobate ukimwi komito miyonwokik chechang' mising' chekitindoi mpirochuto ko anyun ikere ile mito anyun oratinwek anan ko boishet nebo korotwechuto ko mito tukche makat keboishetito ako anyun nito ngingen chito tukchekiboishetitoi ko kararan ako biko anyun chemaboishe mpirochuto ko kii netos amwochi icheget bo komonut keboishe amu kirindoi korotwek cheterter mising'

Eng' emenyo nebo Kenya ko cham anyun komito betushek chekenomu korotik ako korotik chutok kinomu konyiketorete biik chematinyei korotik cheyamat eng' borto ko anyun kanemunet nebo korotik ikoite ko kii nebo kamanut mising' ko cham asiinemu chito anyun korotik ko cham komito anyun tukuk chekerubei agenge ko cham kokaran inemu chito korotik ingen ile metinye chito kewelutik alak tugul cheu chebo kobosak korotik eng' borto ako tom imiyoni chito ko kora ko cham kokararan mising' chito kukeiit kenyishek taman ak sisit ko kararan kepimoni korotikuk atkitinye korot age tugul eng' korotik ko korotwek akot chekipimoni ko cheu chebo ukimwi ako nito kocham kepimoni bora kukakoit chi kenyishek taman ak sisit akolany

Miten anyun mashinishek che ter ter chekeboishe keyoktoi lokoiwek kongeteke siptalit akot akenge akoi age ko anyun mito akot neusimet ne yo mito akot chito neimioni ako mochei kemut sipitalit ake ko cham kebirtoi simet asikemwaita kele mito chito neimioni ako miten oret konyoni kora komito anyun komputaishek chutok ko cheu akot kokakepir chito pichait ng'ele kawo x-ray ko muuch akot daktarindet koyokchi chito anan ko mukonjwa nekatinyei inendet asikoro anyun tukuk chikapir doktorindet noto ko chotok ko chengeringen missing eng tukuk anan mashinishek che chang mising chekinyoru eng hospitalishek.

Eng emoni nyo anyun nepo Kenya komito ngatutik che chang mising chekimwa serikalit nyo akobo anyun akikealda kerchek ko anyun netai mising ko chito nealdoi kerchek komakat koinendet kokisomonchi kerchek chealdoi akotinyei inendet kiit anan kartasishek cheiboru kole kikosoman chichotok kora ko asuiyotu chito koot nealdoe kerchek ko makat iserte baruet ako kora komakat itinye chito lesenit ne konin anyun boroindo ialde kerchek choto kora ko yo ioldii chito kerchek ko makat ko kerchek che iyonotin ako che kikokon serikali kealda akoma kerchek che kikiesho che muuch koip koimutik eng borwek chebo biiko.

Anyun eng emet nyo nebo Kenya kikere kele eng ng'alek chebo bandaptai tai ko kikocharipon icheket mising amu kikere eng kolset anan minset anyun nebo omitwok ko kikopa tai mising ako kora eng ng'alek ap mung'aret ko tokotesetai kora ko mito anyun kewelutik anan taabushek chekebune cheu akot anyun chopet nebo sitimok ak oratinwek ko anyun asikenyoru kechopwech tukuchuto komie ko eng kerunenyu ane asikeistee taabushek chuto ko kecheny kandoik ako chekororon cheingen akobo anyun boishet nemi anan nebunei biiko chebo emet nyo ako makicheny kityo kandoik alak tukul chemachei kityo kicheret asinyokwam kityo chepkondok chebo biik chebo emet nebo Kenya.

Serikalit anyun nebo emet nyo ko kikoip kakwautik che ter ter asiko barasta akot akobo tetet nebo sikishet ko anyun inyoru icheket akot ko cham ko serei kartasishek che echen mising akot akende anyun taonishek che terter asikoker biko akot yo mii boishonik kwach ko kora ko cham koboishe icheket anyun kebeberwek cheu chebo anyun radioishek anan ko televishonishek ko yuto ko ndaker biiko ko mokoi kokakonai icheket tukchetesetai ak tukche makat asirup anyun akopo panganet nito bo sikishet ko kora komito anan ko muuch iwe chito koot nebo konyoiset ako yuto kekonin akobo oratinwek cheboishe ako kemwoun komie akobo anyun kororonindo nebo tetet ap sikishet.

Chepkerchinik anyun anan ko dakitarishek chebo emet nyo nepo Kenya ko icheket anyun ko kararan mising kobor icheket atepto nekararan mising eng biko amu inyoru biko che chang ko iboru anan mochei icheket ko kergeit ak chepkerchinik ko anyun atepto nebo pichuto kobo komonut mising amu muuch inyoru chepkerchinik cheboishe akot kerchek chebo pokitet ako nito ko yoe biik che chang mising komakoyoni akot chepkerchinik che chang ako kiy anyun kora ko age ko neu akot tililindap borto ko ngolachkei chepkerchin komie ko nito koyoe akot chito yo kaimian kole amache anom amu cham inendet ko tilil mising.

Cham anyun serikalit nebo emet nyo ko inyoru biik chemito loindo anan chemaitu akot hospitali ko kokotet panganutuk serikalit nebo Kenya kocheny biiko che u akot community health nurses anan ko health assistant koba icheket kokwotunwek che ter ter anyokobarasta anyun akobo keba hospitalishek anan koba icheket nyokokoito konyoiset eng biiko cheloen mising ang sipitalishek ko anyun nitok kiyoktoi chepkerchinik ko kiy nebo komonut mising amu muuch kamasikchini akot biichoto kobwa akoi hospitalit kongoba icheket kokoini akot kanetishet neo mising ak tukchemakat kotepto icheket asimanam korotwek che ter ter.

Eng' hospitalishek chebo emet nenyo nebo Kenya ko tinyei icheget anyun karishek cheboishe kemutee anyun biik cheimiyonsot kong'ete hospitalit agenge akoi age ako kora keboishe karishechoto yo kabit akot nyasutik chebo barabara kemutee biko ko anyun karishechoto ko makat icheget kotinyei tukun cheu kitandok chekororon ak tukuk chemokotin ketoret anyun chito neimyoni yo kimuti ako kora ko kii nekararan mising' ko bichutok kora ko kotinyei icheget oret anyun neimuch kong'ololji biko cheimuti chichi imyoni nemi karing'wai akomwoch kolech mito chito neimuti ako itei eng' sait nekile ako sikochopkei daktarishe choto ako anyun nito ko karan kora ko karit netinyei lapatet nebo barak asikobit kosor anyun sobet nebo chito ne imyoni

Miten anyun oratinwek chemokotin kosup biiko chetoreti tomonoshek yo mochei kosikis eng hospitalishek ko anyun igere ile cham ko bichuto che itumi chepyosok chuto ko icheket ko kokisomonchi anyun ng'alek ap kotumset ako yuto ko cham igere ile ikoini anyun toretet mamait kongeteke kokanyo hospitali asikonyokochut ko ko anyun icheket ko cham kotini akonai kole katebi lakwet komie akot kotomo kesich lakwanita ako yo mochei anyun mamait kotum ko icheket ko yoe kiytugul ne magat keyochi kamat nito ako nai icheket tukuk chemokotin keboishe yo kitorete kamet nito yo mi kotumei inendet anyun asikenem lakwet kokararan eng moet.

Chepkerichot anyun nebo kiyakik anan ko kechirek ko anyun ko sikorut anyun artet ko mito anyun tukche makat anan ko oret nekirutitoi kechirek chutok ko anyun yo kaimyan kechiriet ako kakur anyun kabatindet chichito rutei kechirek ko cham koibu anyun kerichek cheterter inendet cheingen chetos inya koroito notok kanam kechiriet ako anyun bichuton ko tinyei anyun somanet nebo barak ako nito kotoreti icheget ko ndakakoro akot kechiriet nito ng'ung' neimyoni konoei akot icheget kole korot nee ako yuto korutei anyun kechiriet noto ako eng' betushek cheng'ering'en ko mikoi iger kakosob anyun kechiriet

en logoiwek anyun chekikekas ngap kenyishek chekikosirto cham komwoe anyun biik chebo keteshonik cheiborosto logoiwek komwoe kole kikoet chorset mising en serkalit nenyon nepo kenya ako kandoik chechok kikoik ngelelinik missing ako kikotoi icheket kochor chepkondok en chongindo ako kiker kele makomi akot bandaptai netokoyoiwech bichuto icheket kityok kobwoti akobo chorset nepo rapini chuto komi icheket ngecheret ako kii anyun nekararan mising netos kiyai ii asikokirinda ngelelilinik chuto asimatakochor anyun chepkondok ko bo komonut keib anyun sheriaishek chekoromen mising serkalit akomwa kele atkinamchi chito kochore anyun chepkondok kinemu inendet en kecheret akonitok kotoreti chito koripkee yomi inendet kecheret

Ko anyun keterwokik chechoket ole cham ketoretegei ko cham anyun kebolei yoto asikekirinda beek asimachut akot kapchoishek chuto choo amu inyoru akot eng' kokwet neabunu ane kochang' biik mising' checham kobolei icheget kapchoishek ako yo karobon ropta ne oo mising' ko inyoru ile beko chuto karobon koyumchinigei ako chutei tugul anyun kapchoit ako ngochut anyun beko chutok kapchoit ko ikere ile nyiei kapchoit bechuto ako ngonyi kapchoit akomong' beko sang' kokorom mising' amun ikoitoi anan nomei biik miyonwokik chechang' mising' amu biko nyikoe beko chuto chesilei eng' oinet ako nitok koibu korotwek akot cheu cholera anan ko typhoid

Anyun eng emet ni nyoo nebo Kenya ko ngiwe anyun isungukan sukulishek che ter ter inyoru ile mito ng'weny mising anyun tekset nengwany ak tukche boishe lakochuto eng ng'alek ap somanet ko kiy anyun ne kararan koyoiwech serikalit asikobit anyun kokararanit akot ngalek ap somanet akonyor kipsomaninik somanet nekararan ko kochutchi anyun icheket akokon chepkondok chekiteche daraseshek chekororon mising chengotebiso akot lakok kokosei tukchemuoe mwalimuyot ako anyun kora ko kokokon serikalit anyun akot ngoka ng'alek chebo sokat koiptukun akot cheu laptopishek asikenete lakochuto po kasari ng'alek ap musongnotet akotestai konai tukun che chang mising akobo somanet nengwanget.

Ko anyun kanetishet nebo raini nebo CBC ko kikere kele nyolunot missing ketech kilasishek che chang mising cheboishe kipsomaninik chuto amu kikere kele komochei akot daraseshek che chang chebo anyun sokat asikonget anyun mwalimoek konyor boroindo ak ole tos inete lakochuto somanet nito bo sokat amu inyoru ile korik chutok komochei ole kikonoren laptopishek chemokoi koboishe anyun lakochuto yo inetikee ngalechuto po sokat ko nitok anyun ko yoei somanet kwo barak mising ako nai anyun kipsomaninik tukun che chang mising chekata manoe icheket.

Ko anyun university che chang mising eng emoni nyo komito anyun kipsomaninik chepunu loindo ne loo mising ako icheket ko makoi kotar somaneng'wany kokaimen akole kakiba gaa ko kikoyai anyun sukulishek chuto yechen kotech sukulishek chemenyei lakochuto ko akoi tuun kokakiker sukul anan keba anyun betushek chebo komung'et ko kikotech anyun eng sukul olekimenyei akokon anyun kole kiliponi chepkondok chengeringen missing ko nito ko kikotoret anyun kipsomaninik che chang amu malipani chepkondok che chang ako yutok konyoru kepai icheket akonyoru amitwok tugul chemakchingei icheket.